Kuonde milondoe e mbui, wanyalo geno mondo wayudie weche manyien nikech gin kuonde ma bende oloa mana gi jofuambo momire tich moneni onge' tiende giried kagimanyo to ginyalo loso tich kigin, mae timore seche ma nga'to oyiero ni odwa no obed gi office mare e mbui kanyo, koro ochoko weche manyien to oriwogi kanyakla, bang' riwogi kanyakla to oketogie mbui ne jomadwaro ni osom weche manyien to rado godo to jogi seche magisomo weche manyien to nitiere kaka jafuamboniendi yudie ohala moro kata yudie pesa moro, nikech seche ma nga'to brothie mbui okobithi gi lwete nono obrotiyo gi sime kendo obronyiewo obronyiewo bundles mondo odonj godo e mbui kanyo mondo mi osom weche manyien.

Asegachiwo weche manyien e mbui, mae natimo e mbui mar jo Citizen miluongo ni Citizen digital, wach mane achiwo fuambo mare ne gin weche mag ohala, ripodanone ne wuoyo kuom kaka jopur masani osebedo gi pek kagitero cham kata chiemo e chiro nikech bei magiterogodo gik moko e chiro nimalo kendo jomoko okwedo bechginoend, mae timore kaluore gi yore mag nga'do osuru mabe ose oseitho malo ne ngeny jotimo ohala, kendo giwacho ni ka ber to serikal onigo donjie ongi'e wach mar osurunoendo ni inyogi sana kendo nge'ny thothgi ok giyude ohala moro e wi osara magitimo sani.

Yore mag fuambo gi keyo mar mbui, nigi pogruok mathoth , ni mara achiel kachiel kata mar televisen e yore machalo kaka, mokuongo neno pichni ma achiel kachiel onge' e yore mag mbui inyalo yudo ni weche kata habari mane otimore kochok moket e mbui, bropogore ahinya gi kaka ngao'tone othi kata jo chiw report jo fuambo mag stesen mar TV nothi mochoko repodno endo ma oketo e lela kata achiel ka chiel, pogruok biro bede epicha, mar mbui biro bedo thor wach lakini mar televisen bro pong' gi pichni lakini wuoyo mar achiel ka chiel.

Japur maduaro hola mar simu, anyalo lerone ni onego mokungo' onge' ni pur ma pur motimo nigi ohala ma kelo ohala marom nade. Marariyo onego eler e kwayo mare gima odwanotim gi hola ma odwaronoendo, onego oler ni holaniendi en mothinyiewogodo gik pur masinde mipuro godo kose e hola ma odwa ni onyiew godo puotho, koso en hola ma odwani onyiew godo mbolea ma okete e puotho, koso holaniendi en mwadwani omed godo puotho gik ma pithoe mogero e puotho? nyalo bedo od gwen kund thok koro nyakoler mathoth eka kwayonenoendo nyalo winjore.

An awinjo ka kora thung' seche moko be awinjo ka liet nge'ny liet chama, to bang' dakika machuok kata bang' seche machuok awinjo ka koyo ngi'ch to gi del mojony, denda be sechemoko rama, nitiere wich bar moro be ma biro to lal, awinjo ka thoga rach alafu kendo sechemoko be wiya awinjo ka rundore, duonda benda awinjo ka lit ka amuonyo gimoro kata ka amuonyo olau to duonda lit.

Yethe moko ne ondikna kae e ospital, to yethegi kangi'yogi maber to gin yethe mane asetiyogodo kanyocha atwo kanyo, koro an abiro iri kae ka an gi kwayo moro kinyalo ngi'yona yethe ma opogore gi mae, haa kata kamano yethegieki gitiyo tich moro achiel to akwayo ni gibed mopogore gi mae nikech mondikna gie to nasegatiyogodo ma nokanenoga lokruok e denda.

Ratiro mokuongo' ma an godo, kuom fuambo kod keyo mawuok e wor mbui en ratiro mar weche manyien magin adier kendo mopuothi ni gin weche motimre makare. Ratiro marariyo ma angodo en ratiro mar nge'yo report nochiw gi jafuambo mane nikech jofuambo tinde nge'ny to jomoko tinde biro gi weche mopoogore opogore ma ripode maginyalo tiyogo gin nyalo bedo ripode ma pogoji kata mochni karo nyaka wange' ni jafuambo mane ma na okawo repodni todiro e yor mbui koni mondo mi wasome

Lony manyasani mar EdTech, temo kelo yot ne josomo kata ne nyithi skul e yore machalo kaka, mokuongo' otemo golo oko pek mar nyiewo buge misomo nikech sani thor wach kata thor somo somo mange'ny akawo okang' mamalo e mbui kendo koro nyithi skul kaluore gi migao mar somo kod migao mar ICT okseketo mayot mondo miyud puonj kowuok e mbui koro mae konyo ahinya, samoro janyuol neonge' kata pesa monigo bed no onyiewo godo textbook ma japuonj dwaro, koro thoro wach giyude e mbui kendo kochak konyogi mondo gi nge' weche manyasani gi motim gi lony manyasani.

Abromanyo puonj, mar kaka anyalo tiyogi masin manyasaniniendi e konyo e tich kaka mar rego, masindni en masin marego oduma mange'ny e wang' achiel, koro an be mondo mi ati gi lony manyasani chunoni nyaka apuonjra kaka itiyo kod masindniendi mondo mi tich obed mayot.

Apenjo niya jauso, asebet ka anono nengo' mag mwandu ma uhuso kae kod kuonde miuse e mwandugi eki, to ayudo ka mwandugi nengo'gi nimalo mopogore gi kuonde mamoko, koro ne en kwayo mara mondo miya nge' gimomiyo nengo' maru nimalo to kuonde moko mwandu gi nie piny.

Ginyinga' iluonga ni Adrew Ochieng', koro ne aywanu tol ka adwanukonyae e nge'yo ka be hali na ma sani ranyisi ma asebet ka ayudo kata ka awinjo sani, ka be onyalo bedo ni gin ranyisi mag twoche mag paro, mae awacho nikecha asewinjo ka denda bet gi bwok moro matin, samoro anyalo bet kamoro kata anyalo bet ni atimo gimoro to ka gimoro olwar kata ka awachni nga'to ogoyo koko moro matek moro matin to abwok awinjo ka abuok sechemoko be awinjo ka pacha thi mabor ahinya, koro ne akwau ni ulernae, magi gin ranyisi mag twoche mag paro koso gin mana ranyisi mar lokruok mag del dend thano.

Somo mar mbui opogore ahinya gi somo manyachon, nikech somo mar mbui sani onga'do oko nge'nyne bedo e mbele japuonj kata thie klas mano mane timre e somo manyachon, sani gimoro amoro isomoe mbui kendo nge'ny jomapuonjo gigi e mbui gin mana jopuonje moyie gi thi gi lony manyasani, ber mar somo mar mbui en ni okonyo jomani maboyo boyo mondo mi giyud puonjo kolure gi yor mar mbui kanyo. Richo mantiere en ni okelo bedo gi nyau kuom nyithindo masani kata jomasomo masani nikech nge'nygi okbede mbele japuonj kendo mondo mi giyud puonjo kachiel kachiel tek ahinya koro okelo bedo gi nyau moro.

Kadini mar okumba mar thieth nyalo konyi eyo mopogore. Mokuongo inyalo bedo matuo, to esechego endo be ionge pesa moro manyalo dwarore mondo mi ochulni e osiptal mondo othiedhi. To ka in gi kadini mar thieth, kadini endi biro konyi chulo pesa e atamalo mawinjore kod winjruok mane uketo kane ikawo kadinoendo. Koro ber bedo gi kadinoendo nikech pesa ma ibiro chulo kothiedhi gi pesa ma kadino biro chuloni opogore matin. Wanyalo wacho ni samoro ne onego bed ni ithiedhi gi pesa machalo elufu miya achiel, kane in gi kadi, kadini nyalo chung'ni kata e elufu piero ochiko. Koro berne oduokoni piny garama mar thieth.

Piny owacho madiere ose goyo okang' ne neno ni somo mar ong'ue yamo dhi mbele e sikunde. Mae osetim eyore mopogore opogore. Kawachako, piny owacho osetemo sana mondo mi nyithindo mantiere skul uyud gige somo manyasani ma kisungu dendo ni laptop mondo gipuonjre godo. Mar ariyo, piny owacho madiere osetemo ahinya mondo mi sikundegieki obed kod sitima nikech nitiere sikunde moko egwenge mapod neonge kod sitima. Koro piny owacho nosetemo mondo gibed kod sitima nikech mondo mi giti gi laptop gieki nyaka gibed kod stima. Kendo mar adel gisetemo mondo mi sikunde ma nyithindo nitiere obed kod bundles kata WiFi.